Elekanyoru nefas en kampunit noton nebo Isuzu, ko a agent nebo Tradco , kampunitab, Tradco ko kora kit netai neyache amwai bichu sikoyanech anan sikokonech nefas sikeboisien tugul akesirchi kiboitinik kobogo pangan tuguk en tuget nyuan ih , abangachi alenchi kiboitinik kuak tugul ih kotinye, kigosoean ago tinye ng'amnotet en kasisiek chotet icheket kimitu aginyaginet kasit koyai agetugul kasit koron kotomo konam kasit nyin so kiboitinik chehcak tugul kongen kasit mamii nekelen taek ago kiyani kiyanchindosi ak bichu kele en kiboityot aenge koyache koluban siling ata koter chotet chelubani ine chebo Kila arawet ih akoter kora kampunit notet nenyunet nebo Tradco. Ago kit agenge neimuch kemwa anan kinde kayanchinet ih ko yekan kokonech nefas keyai kasit tugul kibagenget kesirchin icheket kampunit nitet nebo kiboitinik siibokopangani tuget nyuan ko kotaretech

Mornet agetugul nenomi anan neyoe akobo kerichek ii ko tinye boisionik chechang' missing en tugosyekwak anan ko oldatugul yeyoen kerichek, aenge en boisionik cheuchu kora ko konai kole miondo, ngele kanyo kastomayat kotebe kerichek chegile, ko kiit netai ko koguyo kastomaek tugul ak konai kole kastomayat negile ko kamoche kerichek chegile, kiit age kora ko mornanatet neyoe kasit ab kerichek ko yoche koarorchi kastomayat agetugul yekiboisioto kerichek, ak kora koaldechi icheget en beitnenoton neiyanat en mornosiek tugul cheigoito kerichek, kiit age kora neimuch kotinye missing mornet agetuguk nebo kerichek ii ko kiit nekiguren labit, yoton ko yekibimonen biik asikenai kele ne miondo nemi en korotik ab chii anum ak kitya yekagenai kole tinye uityet ainon kigochi kerichek chegile.

Kikwaa Barak missing bosiet anan kebaisheen musangnatet nebo kasari keteseen rurutiik en mbaar miten mashinisheek che chaang cheimuuch koyaguun kasiit anan imuuch kora ko nyumnyum kasiit nekeyaen en ilin bo mbar eng mashinisheek chuteet ii kele miten mashinisheek che yaan miten rurutiik eng olin bo mbar komuuch indee sikonam koripuun tiangiik che uu chotoon taritiik ngele yaan karuryaa pandeek koname taritiik inyo koyame ko Mii mashiniit ne tirirenii en barak kolen akomue taritiik en mashiniit niteet kora komuuch kotinyei kit nebire pichait nitoon koyain anan kotaretii koriib choriik en mbaar Mii mashinisheek kora che uu tingook chotoon cheimuuch komoldagei ichegeet anan.

Oleo en temik chemiten Kenya ii kotomo koityi inei koboisien ngele musong'notet notet nebo kasari ngamun omitwogik anan rurutik chechobjingen icheget ko mengechen kot missing mogilen kele imuchi iboisien moshinisiekchu, miten kompunisiek cheechen anan cheyoe mungaret ii che bandekwak chemiten olimpo mbar ii ko icheget bo kwoldo anan kigebuken icheget sibokwolda, ko boisien icheget mashinisiek chutet chukigiyaen musong'notet ab kasari, mashinisiek chutet ko mashinisiek cheu tongok cheimuch kominun anan komin bandek ichegen ii kogakibangan kityo komin bandek ichegen en mbar kora, miten mashinisiek kora che gese rurutik en mbar ko alda mogele cheome anan chetinye mbarenik chemengechen, ngebwan olipo kenya oleo en icheget ko biik kotinye mbarenik cheechen ako rurutik chemine icheget en mbar kochobjigen sikwam kityo

Tugoshek cheechen kouu tugetab kaafo ko inial ki aget6agot ingo bo silingit aenge koyache icheket kokoni receipt ngamun receipt ih non koba kamanut. Risit inon koimuch keyaketebenin en kurgat kele konech rirsit nebo kit negecheru en tuget. Ko atimemuch ikoite risit inon ih ko tor kiityin kele meluban kion Ako nematin kotorgehere kouu kechore kora kioton. Kamanut age nebo resitisiek ih , ko Yoon keal ki igonor mat kewirta miten sait ih ne imuch kokekoite rabinik elibut akial tuguk tuten ago magiwegun chenchi cheyamatin en chechi chegagigoni. Kotor kosaruun resit inon ibeteb rabinik chuun alak makikonin alaini atiwirte koma bagiguyen agot indebee aroruge netian Ile mowekian rabinik tugul kometinye resit komagoi kikuyen misait age neinial ki en tuget ih kit neuu makatiat koyaitu koyache iwektai itinye risit.

Ngobit kii neunon keib moshinisiek choton chebute chaik cheu biik ko tuguk oeng, bitu tuguk oeng'u ,kiboiboenjin en komosto age ak en komosto age kora komi biik cherirtos, en bichu boiboenjin ii ko ndamun tuguk choton cheu biik imuch koyoe kasit neo kosir chito ndamun inendet ko mashinit moite kele kang'et, kiiton kora imuch sait anan kasarta yon roboni kotesetai kiotet ngamun mogose kole kobiron robta mou chito ne ndaroboni ko imuch kotonon kasit korong ikibokobur en yun moitu robta akor koweg, en komosto age kora yemokiboiboenjin korotwechutet ii ko ingoit kiono kotor korirtos biik ngamun kakoiben biik kasisiek, mi biik cheimong'u irewon sikonyor magatyandanywan nebo gila betut, ko ingeib mashinisiechu ak kibatilisanen biik kotor komanyorjingen biik alak rabinik anan chebkondok ako biik oleo ko cheyoe kasit en yon kora.

Kotiengee noton kora kikotesta emet mising takoit tuguk choton chekiboishen keriben tiongik kokiwobarak mising tuguchutet chu kiribsen tiongik miten moshinishek chemuch koribun mbaret komait tiongik alak tugul tiongik cheu chotet taritik imuch komi kit Barak kit netireti amoomu mbarbengung Alan alaku kamoswek tugul chepo mbarbengungi kitet kotirireni kou moshinit netinye kora bire pichait akoborun kit neteseta en mbaret agetugul konotok ngo kotiony ne tarit ii ngo kotiony ne uneeko torkopirun pichainik ak koyogun Sinai Ana siip kakwautiet Ile itertoono tiongichu kit kora imuch nekiripen anan nemoishen temik Alak tugul kokitnekipishen notok ko moshinit nekiyomchin kerichek ne kasit neyoche kobit mbar i ak itya kipak kiyokto kinokinde ana keterkta kosup lainit necham kosubi nitetikobite kapisa koun chito kit kityok nepo komonut koindechi kericheki ak indechi kiasit necham

Kotienge kore mbaret komaimuch missing komakyinge mashinisiek choto chuketege en imbar ngamun koroita mbarenik chuton komengechen ago mbarenik kuag anan minutik chemi mbar kochabe icheket asikotoret kouu amituakik makichobe ibakialdo, komaton en temik chechang en temik cheechen komatabaishen mashinisiek en imbar mashinisiek chegetege en imbar temindet kityo ko mashinisiek choto chebite imbar , chekindechin kerichek chebendete kobit imbar en yeimuch kobaisien ko kit netirireni en imbar ih asikorib tiang'ik cheuu taritik ih asikobir bichait ingo mi chorindet mbar ih , akisubkonaisin ih kotomo kechoren bandek toretet myeache kikochi bichon yemi chu sikonyorchike mashinisiek chu tareti icheket en imbar ko koum he icheket Ako Changan rabinik cheten

Mashinisiek choton chegetekei chemengechen ko komonyorchingen anan machang' temik chumi nyweny chenyorchingen ngamun beisiek ab mashinisiek chotet komi barak kot missing noton moityin icheget ak kora tiengen mbaret neteme icheget, oleo en temichumengechen ii ko temchingen mbaret negiten noton motoboisien inei, ngele mashinisiek kityo cheboisien icheget ii ko nongitemen mbar anan noribe tiong'ik kotirireni en barakyat, tiong'ik choton cheu toritik, ako yetos kitoretito temik chutet sikonyor mashinisiek chutet, kiit netai koyoche kineet icheget ii komonutiet neo nebo mashinisiechu ngamin oleo en ichek ii ko moingen, mongen okot koboisien anan alak kotomokogere, ko yenyor icheget naet akobo tuguchutet ii konoton tesyin ichek komokyigen niton missing, ako kiit age kora en komostab chebkondok ii ko taituyogen temik chemengechen akochang'angee rabinik anan kochangan rabinik che tos konam kiolji temindet agetugul.

Bengiitab National commercial Bank of Africa ko aenge en bengishek chenaatin en emeet ki en tai ko kikuren bengiit niton Nic bank alaini nguni kikochenchen kainet kwo national commercial Bank of Africa inendet komeche kokoita rabinik besendo ago yaan kanyoruan kastomayat ko mache agobo besenitet kit netai neamiche aarorchi ateben ale kot komache koal kot tos rabinik chchik chutinye koit kebebertab tiptem ak miten bogol ih ngamuun notet neyache kit nekamuch ateben kora kastomayat ndeni alenchi ibo kenyisiek ata anan kobaruan ibandet nyin si anai ale bo kenyisiek ata kit kora en tetutik cheyache agoi inendet ko tos nyoru en Kila arawet konyoru rabinik che tian tos inendet ko chito ne nyoru en arawet tugul ingele elibusiek aeng komagoi koityi. Koal koan kaikai igoite kabuatutiet kual kit age kit age neimuch iteben ih .

Chang ortinuek missing cheyae kong'ete Yoon pcheita olimbo serkali anan Yoon kichechin . Kericho koyache kikochin rabinik cheten kole kosibi tuguk chechang. Kit netai kit nebaishien sigenai kele kericho koyache kikoi rabinik chetyan anan yeche karisiekab sugul chetian. Ko Miten chekelene member of parliament ichet ih Yoon miten olonbo kot neking'aten ng'atutik ih, ko aroru Ako ba kericho kole tebie kouuni Ako icheket ko makien ge targeted netian Ako ingemwa kora akoba kandoik Cheetos komwaita sikotaret kora cheitaetab Malik chutet ih mi bik cheuu governor, me bik cheuu senetaek icheket ko kikokota

Mornosiek alak tugul cheyae ng'alek anan cheyae kamasto kiagik ih ko icheket missing koba kamanut ak ribika. Kiagik icheket ih ko imuch kogonu kerichek choton cheki biten kiagik ago magele kerichek kityo chegonu aldechin kora ribikab kiakig choton che tareti kiagik kosab en mianogig alak tugul ago kit age kora neimuch kotare kiagik bichutet ngamun kingotestai missing kigonai icheket akobo mianiuek cheterter en kamasta negile , ingemwa kele kamasto neoo mat missing kotinye kaimut neoo missing temik cheribe kiagik ndamuun kochang mi kamasuek chemi kerbesik chechang name mianiuek chechang akonamndake tua, ko bichuton koicheket cheibchin temik kerichek choton chekikechikil kot missing ago inyae mianiuek cheterter ak cheter imuche kora kogoi kerichek choton chekigaren kiagik ih asiko kit konyor. Wendii temindet aketugul ibokoalda kiagik chik kotinye kiloisiek chemi barak

Inge ng'alalen akobo bengishekab soet ih ko kit nebo kamanut. Ki kotaret kastomaek anan kikotaret bik chechang missing. Kit nebo kamanut en bengiitab soet ih, ko imuche iityi rabinik chekekonoren beng'it notet ih , ko koi nebo anan itinye account en yoto ko sait agetugul nekemach iity rabinik choto mauu en keny yugikiko Oren bengi rabinik, kiatat en betusiekab wikit kityo. Alaini imuch icheru rabinik en sait nekemagen agetugul kit age kora neki much keng'alen akobo bengishekab soet ih ko kit nekikuren ribset. Inginde ko lasima iboisien namba kuuk chebo ung'at chemaingen chi agetugul ingen kityon noton nekikotoret bik ih missing sikoribot rabinik chu , matos kochor chito age anan tos kele ng'o netos koyatet account neng'ung'et akot bikab bengi icheket komangen kora kole namba chugug chebo ung'at ko achon. Kit age kora netos kemwa Ako bo ng'alekab soet ko yache ingele Yoon kemache ichengen rabinik

En lakok che sabtos kong'eten chekokisiche akoi chekikoit kenyisiek muut ko bo kamanut kenai agenai keger ortinuek cheimuche en chutet sikonam lakok komasabcha anan simosabcho ih en Yoon kokisiche anan ko bag koit kenyisiek muut Yoon kit neyae cheuu aege ko koba maet en lakuet nekiten ih komae amituogik che karorron ngamun toma kokimit maetnyin. Kit age kora ko korista , korista ingochit lakuet neming'in ih kowesani missing ngamun tomakokimit bortanyin. Ago maibe kasarta netian jokes sabetab lakuet ago kikoib kakwautiiet serkali sikokimit ageo sabcho lak chegesiche . Aenge en tuguk chuton ko konet singonyor kamatik anan kamet agetugul nenyigis nemanchi konet yekiribto lakuet kong'et koming'ingin Akoi kosir kenyisiek taman ak muut kit age

En emoninyon bo kenya anan en emet komugul komi komoswek chekotienge yekikiyaita ala kotienge kit neu weather en olatet kotomokoityi inei kotestaa missing komoswe chutet ko ole kikoi en komoswechu komiten let tuguk chechang miten let tuguk cheu somanet, miten let tuguk cheu tomo konyor akot sitimet, tomo kotestai inei takotesetai koseretos inei ndamun emotinwechutet anan komositet ii kokotiengee ak yekiburto imuch kotulonok, imuch ko emet nemomii ropta kora koo aenge en komoswechutet chetos kele kotienge kii neu ko ngeme kipsomaninik emet anan koret neu olimpo Garissa kokotiengee kit neu oo mat saidi ako mata chang biik chemenye olotet kongeker kora en ng'alekab barabaret ii anan ko sitimet komotinye nitet koyoe ko kipsomaninik chemi olintet koyoe komat kotesta missing ngamun kotiengee ak mat nemi yundet komaimuch icheket komiten olompo class en kila ak kila imuch kityo kobwonee olompo subui koyeka kong'et yongoet asistaa.

Chang sirisiek chegenyoru ingobasien temik karisiek chegetege chon bendi icheken sirit aenge en sirisiek ih ko ingeboisien mashinisiek chu keon tiang'ik, kong'ete tiang'ik komakoame rurutik chemi Imbar. Ko ame kochang'itu rurutik en imbar ago akoitos komie sikong'et ih toreti nitet kotese rurutik en imbar asimako baorianchi temindet aketugul asenet en Kila egonet anan Kila ingominso en imbar komamiten tiang'ik chenyokuame. Kit age kit age kora inge boisien , mi ting'ok che ketegei ichegen en imbar ih ingele Yoon kikese kong'ete temindet ih , kirichin rabinik chekotaboisien chekatasiren bik chechang into ko kesho tuguk cheuu inganuk so nyoru temindet rabinik en niton ngamun ih ibose bik cheyae baisiet ih akinam ibaishen mashinisiek. Miten kora tuguk cheketegei kouu ting'ok chemine bandek, ko ingeminen ting'et bandek nemine kityon nemayai chito.

En ting'ok chuboisien musuaknotetab kasari ko en kasarta age ingomarib kokonu asenet neo. Miten tuguk cheuu ting'ok choton chon inagi bek minutik en olimbo Imbar. Ko ingomaginde kosub Laine komie mugunganik kwak Yoon inaga bek kosibtage yeloo tor ingo mawa lain anan ingomagitukyi nefas uetiekate Kotor kong'ete kotieche rurutik chugan Ako meitos ingottiech kit nenyigis neuu ting'et asenet age nekinyorchinge en tukuchu ininyoru chito nemangen konyogoketat Kotor go ko inda wirta mashinisiek chono koui nea kowek lain yache . Yache ibechaben rabinik chechang ih siyeitesentai kasit . Kewelut age kora sikong'etio ko kwere matab sitimet Wendi bilit barak en Kila ak Kila Yoon ibaishen tuguchutet kora , koyache ibaishen kayache ichengchikee rabinik cheyamatin ih sikobit yeitesetai ak kasit ni komaiti kwaman.

Kipirpiresiek chon bo kot ko kararan en kot. I u yaan kaomat koname ko kaitititu kiac akokase komie kit age kora neibu fanit en chito neyae kewelutie neibuse komanamehe missing. Miten tuguk chekekuren , iname kolele chito saiti , chito netam kotinye serunek koname chito kolele saiti Ako lalet non ko chutet akoi olimba teget akoichi korista chichon neimuch anan nyumnyum koib mianuakig alak , kit kora netos kogonu anan kewelutiet nekonu ko iname magatetab borta koyame kabisa kouni kukebur en koristaakot ko ye akichet koname koyamealo kiiton kora yaan kamur kot koname koumi buiwet, ko yaum buiwet akobus en kamasotet chito nekaame teget ih koname chochute koristo noton nemur nimiten baga buiwet orit koyae chitoko Laal missing, mikit kora nekekuren alergy kobitage fanit koname konyoru chito alergy

Miando noton nekikuren koristab elibusiek aeng ak taman ak sogol ki miando nekorom missing en kikisabe agetugul. Kimokoityin takitariek ko konyo Kona chito ki ni kobaisien mashi5simotiny takitariek, kikongashin chito anan ko Tintin chito ko Kiko Amin mianotetaenge en moshinisiek chekikiboisien ko mashinisiek choton cheuu bik anan cheibure kouu bik kora mashinisiek chutet en kutitab chumbek kekuren robots kiki mashinisiek chutet ko kotinye konyek konyek chotet ko kamera nekiyae kibogo kwenyi chito taikobiman Ako biman matab borta ingo mi barak missing anan kotian ki mashinisiek chetuten ko kikiboisien en bik cheganam mianotet koristab kenyitab elibusiek aeng ak taman ak sogol ko mashinisiek alak chekikiboishen ko kouu chon bimani temperature anan skanaishek tukuchotet kokibimani , Yoon itinye maat neoo kobaru kole itinye koristab elibusiek taman ak sokol.

Bo kamanut missing ichut kibagengeitab samsetab ak I etab rabinik ngamun iene chito neyae mung'aret ih komi sait nekemae ites tuguk en tuget ng'ung anan akot kokemoe Inaam mung'aret age en yoon. Ko atkometinue rabinik cheyamatin ko kit netaretin ko ichut Kibakengeisiek chuton chebo samsetab rabinik ih, ago uekaichut yotet imuche isom rabinik choton che kemakienige itesen mung'aret ng'ung anan ng'u kararun tuguk chekemoe ialdai en tuget aitia uekaiyaen kasit rabisiek chuton kesome ih ko yache iwektechi bichited Ako atkai tugul Yoon iwektai rabinik komiten kit nekatesak noton ih at kokikesom elibusiek aeng koyache inde ki kidogo barak yono anan imuch inde bokol somok ih no. Kora ko wektaeetab kokngoi.

Tinye kelchin neo missing iniboisien simeng'ung isomen rabinik, simet ii kogoito tuguk cheu mii simoisiek ab anan boisionik ab Safaricom ii, ko icheget koimuch isomchigen rabinik iboisien simeng'ung niton kobo komonut missing ngamun ii yonitinye simeng'ung en eut ii ko yon koror gii ko imuch isom rabinik ii en sait agetugul mogilen kele migasarta neyoche isom ii asigomi kasarta nekerotin, bo kamonut nitet ngamun yatat en sait agetugul, kit age kota tiengen leet yuno yekirinyonunde, ngot ko kiyoisome besyet amewekte besendo notet nekigiyochin ii komenyoru rabinikchu, bo komonut nitet amun yongesom rabinik akiwekte kinome kitesun kiwangoit nekemoe isom rabinikchon, imuch okot ketesun baga olimo elibusiek taman kotiengen yon isome ak iwektoi, kot isom ago mewektoi, melibondoi besendo keetenin nebo iman, keljinet age kora netinye ko ribotin rabinichutet ngamun magoi kosom chito..

Ingegerchin bikab keny chon kibo kipkaa ak biik ab Somali ko miten atebet negiyai anan neyoen agetugul netos kergei, kii en keny ii kikiloje, kikirotengen tuguk cheu ang'ok en keny anan kergen nindet ak bikab Somalia ngab oleo en Somalia kotogorotegee alak ko maloje ingoroik maloche ngoroik rotegen kou chukibo keny, kiit age kora netos kirogendoen bichu ko kii en keny ii kokimi yekesoito, kigiyotisie keyote tulonok anan keote tuguk cheu tuga ko kirogendoen bikab Somalia ngamun icheget oleo otisienywan ii miten che okot yoe otisiet ab tuga anan ote tulonok agichek, kiit kora nekirogendoen, kii en keny ko kichome boryet bikab keny, kii koboryotinik oleo ko noton orogendoen biik anan orogendoen kabilet agenge chemi olimpo Somalia choton chekikuren Al shabaab, icheget akichek kochome boryosyek nia momoche inibakegal chitanywan agenge.

Boishani kotinye chi kelchin missing nemenye emoni. Inoni koaenge en tetutik choton chebo sikalit tab bik . Ako notet yon imache ing'et, imuch Yoon iyae kasit en uyan ih ko tile icheket rabinik. Ki en keny ko kikuren national social security fund alaini kasari kokewal kainet kikuren sha alaini kasari koimuch Yoon kenyoru kaimut en borta ng'ung ih koimuch anan yeimiani komiten komiten sipitalit nekiaichakuan nekiaoityine kayanchinet tuan ih koimuch kinyain ih ngamuun en Kila arawet rabinik cheketache ketile si Yoon kenyoru kaimutiet en sait aketugul anan en betut agetugul ih kibokinyain buch en sipitali komakitebeni chebkondok alak tugul. Koi sipalit necham apoishen kouu medicare , ko sipitali notet ih komiten mornosiek chik tugul komi en emet anan tinye mornosiek koab emet sugul ngo kemiani imi Eldoret ingokemian imi Nairobi ago mi mornet neorubeke tuan agiwe sipitalit noto ibarte kityo

Niton kora ko tetutiet aenge nekichob serkali amuun Yoon kakoyai beek kasisiek koite kasarta Yoon itinye kenyisiek olonbo tamanwokig lo ko chichon en ng'atutikab emoni ko yache kwo kamung'et chichi. Ko kikokon tetutik serkali kole national social security fund ne Yoon iyae kasit ko rabinik kuug chebo Kila arawet ko yache ketileen kitkoten sitin ih I eri enge yoton yaait kasarwekuk iwe kamung'et anan ih iositi maimuchi iachike boisiet. Tinye kelchin nitet missing ngamun ih mi bik ih cheite osindo komabangan icheket siko rarchi chebkondok ako Mami kikianchi chi aketugul negimii boisietab serkali anan inimi boisiet nemobo serkali Ako kikitileni mishara imitek boisiet ko Yoon kayait kenyisiek tamanwokig lo ak muut ih kianun icheru rabinik chotet, miten baronok chenyiti en olimbo huduma center sikobit inyoru chamchinet icheru rabinik chutet

Waletab rabinik komiten konyil chechang',imuch iwal rabinik ingele keng'eten emoni Kenya ak iwe emet ab Tanzania koyoche iwalde, iwal rabinikuk koik chebo Tanzania, ng'ogeng'eten olimpo Tanzania inyone olipo Kenya koyoche iibewal chebo Tanzania koik chebo Kenya, miten nitet ngamun yonimi emet age koyoche iboisien rabinik ab emonotet, miten rabinik kora chetinye komonut missing kosir alak kergen ak chumbo US Dollars, ndagiibu US Dollars ak kewal koba rabinik ab Kenya ko ndakibimoni rabinik ab Kenya ko silingit agenge nebo US Dollars ko silingisiek bogol agenge ak sitini ngewal koba rabinik ab Kenya, aenge en mornosiek anan agenge en benkisiek cheyoe boisionitet ab walet ab rabinik ko benkit ab Western Union, benkit nitet kotinye chomchinet kowo Central bank of Kenya kowal rabinik, benkit nitet ko naat missing en walet ab rabinik.

En tugoshek cheechen kocham kogochin en oretnuek chechang aliik kwak chebo tuguk anan ih kastomaek kwak chebo Kila kimiten rabinik chegochin Ako rabinik choton komaigochin en oret nei eut en eut ng'ete kwa en tuguk cheuu chego koboshi beisiek attu ka koaldo en konom koname koaldo chechoton en artam . Ako machego icheken imuch kechagwan tukuk cheuu amituakik kikochinot anan kebosat beishek en kiage tugul cheuu amituakik sikoboiboenchi kastomaek Akonyor kora

En tetutik choton chebo serkali koityin bik cheloen ingele bik chemenye olonbo karisa ko kit netai ko kikochi bichon ribset. En olimba Garisa ko ming'in missing chi agetugul. Ko kit netai ko kokimit ribset serkali noton yeigimit ribset ih akoyakya kanyaik anan kotech kit neuu sibitalishek ih koname konyorchige bik chemenye olindet kamanut neo missing yekiname korigu kanyaik anan kobendii kanyaik olindo. Kit age kora nekikoyai serkali en bichutet ih ko kikochi kanetutik, mi betut nekiketet imuch kele Kila en kasitab Mut ih kiaktoi takitariek, ingele kakiacta takitari nebo makatet ko betut newendi takitari inon ih ko kakium bik keboisien kou bayab koi anan kebaisien kiruakik kelechi komut bik sinykikoi icheket kanetishet nebo buch akobo mianiuekab magatet ak yekiburta Yoon kanamin mianotet kora ko nito missing konyurune kelchin ak beishekkab kerichek ko kikinde ng'uany.